Kiteche kabing'oken en olemolo en iin bii ak kinde wire mesh sikosto simochut tiong'ik ak kityo kechepchi yeyeen beek akitio mii betut nekechonjoni ing'okaik simanam mionwokik ak kechopchi tukuk cheyeen beek, so kiboe en subui, sasita ak jioni keker akoi koron subui keyot, oo ng'okenik kora ko tereter, mii che improved kienyechi sikomii che kienyenchi ko improved ichuu ko lokuu icheken lokuu continously moite kosieb ngweny yani kikochi mainik kokeny, so ko kienyechi koyesho kosheb ngweny kikochi mainik kosich areek kokeny areek.

Toreti ng'echiriet koyet yani kotesak borto ak kotoreti kora isto simndo, imuch komii tiong'ik chekaunge en iin wool oriit kotoreti koyekitil kotoreti tiong'ik choton akityo kou kerbesik ko yoon kokisto kotoku ko yoe komokounyeng'e tiong'ik koyoe ng'echiryet koet.

Boishoni ko kararan ngamun kiplekook kimuche kebaen amitwogiik alaktugul, mosose amitwogiik. Imuche ot, ikochi chemasai ako kisigen kora bendoo, imuche ieny isich bendoo. kora kimuche kealda oko beinywan komii barak, toretii biik

Anete akopa, yani nyalu itekchi kot kou kapngogen ne mmi ng'wany ne raised ndamu imuchi koam tiang'iik. So nyalu itekchi kot kowa parak koik raised. Ak amitwogikwak ko greens yani vegetables ak inake kityo peek ak iipchini kityo amitwogik koamishe continuously.

Kiteme mbaret kokararanit olon kakinde cabbage kinde betit koolon tugul yon tesetai ketemishe kotesetai korotu eng betit koyo karut koyami betit kinakoi beek ki watereni kila mara subui ak langat sikokararanit borei etu kinam any kebal keringoik akende mbolea akemi asany koagenge agenge kobur kiten kenam kesember aketutyin yokakesember anyun kobur kidogo kekany anyun koit komukul koyokakomugul any kinaam anykebut.

Temisiet kasari en olinyonet komokeboisie mokomboik sana sana kikure toroktet nyikotem mbaret, nyikotem mbaret kotar sait notok nekato temisie bik kokaigei

Baetab nguroniik, nguruet ko kararan ndamun nguruet ko tiondo ne kararan, kimuche keam pendonyin ako muche muchei kora kechope sausage pendonyin ako nguruet kora kosich areek changaitu ako kora kochengaitu kotoreti biik eng panyek.

Aaame een vitamins, aame ingwek ak aame logoek ndamun vitamins kotoreti borto koisto mianwek ako yae koek strong ko ripei bortoab chito, ak aame kora amitwokik, amitwokik che kararan carbohydrates, proteins, aaame tugun che tinye nutrients tugul ko kikotoret bortonyun matam mianmiani, manaman mianwokik chechang amun kararan kot sysytem.

Achame kenyaan en sipitali ndamun sipitali komi mashinishek che makimuche kenyor en gaa akumit takitari sait age tukul imuche ikur kokonin toretet yangemach.

Chametabgei nebo sobet keribe en ortinwek che chang. Netai ko nyolu iam amitwogik che kororon che tinyei nutrients tugul either ko carbohydrates, vitamins, proteins. um nyolu ikimit saiti vitamins amitwogik kou lokoek aki um vegetables kou sukuma, konyolu ikimit namun toriti ni en ole eoo. Imuche kora iam kales anan ko sinach che toreti en korotik, tesei korotik ako kiribe kora sorrounding neng'ung'et yaani um ye imenye ko nyalu ko tililit, nyalu kotkomi beek che katerem konyalu iiste simaireny mosquitoes oot in mara kabiit biut konyolu iswach simaib tyong'ik mbalimbali. Ako in kora komaimishe ko nyalu iun eut kotililit, nyolu iune eunek kila kutililekitun komenam chikiame.

En kanisa ne awendi nebo AGC Makimeny ko ane ko aa treasurer ane ko ne asere in rabinik che kakiko konorwe ne kakiko akamuche kora akonor rabinichoto chebo sikutoreten in, siketoreten en boishoshekab kanisa cheu tekset, ne mara oot yami kii function ko anendet ne anamu in ng'alekab rabinik budget.

Kandoindet neo eng kanisetnyo kekure Reverend inendet kondochin pastaek tugul. Inendet kondochin kanisosiek chechang ma agenge. Kanisosiek che kaiyumgei.

Nonin kemeut ne yoen komarurio tukuk en imbar ako tere nyin king'ete nyolu kemin kora ketik che chang. Manyolu koek in ye manye ko mami ketin ndamun ketik che chang koibu robta, ko robi koyae amitwokik korurio aku kimuche kora kenai in orowek chebo robta ak chemaba in robta, chebo kemeut sikemuch kekirinda in yomset komarurio tukuk en imbar.

In amitwokik chuton chebo sigma fish feed kotoreti niaa nchirenik. Kiibe koba oinet nemi nchirenik, kotoreti nchirenik koyechekitu kochakchi. Ako agere kararan in amitwokikchuton ndamun konu paita kelchin neoo, ndamun inchirenik kimuche kiam ko amitwokik alan imuche ialde isich chepkondet.

Tyenindet kou um Joel Kimeto, ko inendet ne kokondo kinaat tyenwokikchik ityeni tyenwokik che kororon chebo harusi, chebo ne koito, ne shereishek, ko Joel Kimeto ko kikochamak tyenwokichik eng kokwenyun ako inendet ko koek en, kokoek chito nebo motivation itikone biik che chang. Um Joice Lang'at akine ko chomot tyenwokikik kwondo inendet ne kokochamat tyenwokikchik ako tinyei katikonishet, kocham biik mising. Mum Jerop akine ko kakochak in tyenwokikchik tinye tyenwokik che kororon che tikonei biik, chebo kalyet.

Betu noton ko nyolu iibu tentishek kobwa biik ndamun imuch kochang'a biik ko makimache sikechil gei eng ko. Ngoroicheny tyenindo nebo betunoton nenyo koboiboite biik, sikobaibaikitu biik che kabwa eng tumoton. Aku kora nyolu icheny chef chenyo ko chobei amitwogik simashororso biik, betunoton nyolu ichop kowot nyol ichop kiit ne karan, ko kararan nyolu akot icheny ngorietab lakwet che kakisir kele happy birthday ako nyolu kora ichop kekit sikomuch koboiboinji laak.

Kaib benyi baraite gaa komakararan, kikobunji um katau kele uni kikokake nda imukakse kokamache iwolwon ikonon age tos komi age kota koba ne katekienye.